Ore imasaa oolashumba naatii ilchambai lang kutitik naa ketii imasaaa naijio drawn ore drawn naa keitumiyai aing'orie kuna aitubulu tenaa ketii emoyian naata tenaa ketii ing'uesin kutitik naagira aanya ninche netii aa nikiaata sii computer toolchambai lang kutitik nikiata computer niata kamera ore kamera naa enoshi naitumiyai aaoshie kulo shambai lang pisha nikata entoki naipimieki enteri enaa keisdai nikiata sii entoki naipimieki weather naa enetiu enkop enaa keisapot nena tokitin ele shamba metubulu kiata ekeyie inkutitik tokitin neijio isimuui ashuu tablets

Ore enaariyano ngejuk e agriculture eteknolojia na egira a ayau lairemok tenebo olainyangak lendaa ,tenkaraki ore tenkaraki agritec nidim kinoto entoki naji erewata ormessage kindim ilairemok aterewaki a lainyangak etii nkwapi natii irmeeseji aliki ajo ikiata endaa naje tolchamba ashu kimirita enkurma naje ashu kumirita mpuka, kikirita irnganayio ore enkae etasapuk na etaakumok ltunganak oinyangu kuna tokitin nikituuno kuna aitubulu nikituuno ashu enadaa nikituuno tenkaraki na enintumia enatoki naji social media arashu agritec nikidim aterewaki ltunganak neaku ltunganak kumok oinyangu neaku ltunganak kumok oinyangu ena daa olchamba lang.

Ore inkiasin naanare natadua aaa naatasate eimu esiai e technologia aa enchre etasapuku esiai olchambai ashuu enoto sokoni ilainyiang'ak oinyiang'u ena daa ashu oinyiang'u kuna masaaa enye ashuu kuna tokitin naatuuno indiim atuuno irpaek indiim atuuno impuka aa neeku intururo iltung'anak kumok oinyiang'u ore tenkaraki technologia iwosh pisha entoki pookin ningira airem tolchamba nipik oloing'ange ore peipik oloing'ange netum oltung'ani pookin ooyieu amu ketii siininye inamba inonok ine wueji neeku ore oltung'ani pookin ooyieu nena tokitin niunito tolchamba neeku etaa kumok iltung'anak oinyiang'u etoponari naa impisai etudupote ilairemok loonchambai tenkaraki ina ore sii technologia indiip atodua ajo iwosh ale olchamba lino empisha nitumoki atodua ajo kakwa ngu'esin kuna naagira aiyial olchamba naa ore tenibukoki olchamba olchani neiko olchamba lino metumoki aitobirunyie.

Keeyau agritech msaada tialo enkiremore amuaa keutu ninye imashinini nairemishoreki amu keutaa imashinini neiremishoreki esidai amu pre kuna mashinini naa keitelelek esiai neisho enturore metaa sii tiaraka naa ore ake peindip ilairemok aaturisho araka naa keisaidia naa olopeny olchamba ashu ilaremok metuunisho araka amu teniturisho sii naa itumoki atuunisho araka nikesisho araka neeku keitelelek esiai ene siai e agritech aa neisaidia sii yiok amu keutu enaa keisidai enkulupuoni enaa ketii asid sapuk naaku keitodolu enkulupuoni enaa keisidai enaa keisho inkaitubulu metubulu tiaraka neeku keitayiolo enkulupuoni aang eneikununo keutaki iyiok aa keutaki iyiok imoyiaritin ashu ing'esin naanya kulo ng'anayio

Ore ekitumiata oo simui te siai eturore naa kisho ninye iyiok ifaidani naijo kuna ore enedukuya kisho iyiok manoto irkiliku ashu manoto irkiliku kai irkiliku le turore amu ore esimu naa ekisaidia tayiolo ajo kai ifaa teniko teniturisho kisaidia sii iyiok manoto iropiyani amu ore iyata esimu nitum atooshoki ilchoreta linonok nikirewaki iropiyani naa ekisaidia inyangu intokitin niyieu te siai ekiremore ekisaidia sii ah tayiolo mashinini naifaa pitumiae te ekiremore ekijo esimu ino tayiolo nena mashinini ore enkae ekisaidia esimu tayiolo ah eniko enitumiae olchamba te kariyiano ekiwotaki ajo ore apa tarikini naaje nigira aitumia olchamba niterua aitumia ena shoto olchamba neaku ore kenya ekae kata nigil alo ashukokino enapa shoto nigira aitumia naa ekiutaki naa ake esimu amu ore indim naa atayiolo te simu ajo ore apa enkata naje naa kagira apa aitumia enewueji ore enkae naa ekisaidia esimu noyo sokoni ashu noto iltunganak kumok limiraki ah kulo nganayio linonok ashu kuna ndaiki inonok pooki nituuno neaku kisaidia noto osokoni nitum iltunganak kumok limiraki naa kuna ntokitin inonok.

Ore aaa erikore yaa boori wenchama netumo wenemurua aa keyiolo aajo ore iltururi naa iltung'anak oota enkipirta naje ashuu entoki nayieu nees naa keidim aaanototo newoshiki ilarikok lemurua neisho enkisima ajoki kanyioo maana peeku entoki nabo naa kereto tenetumo iltung'anak toonchamai naa keidim aichanga iropiyiani neitaas entoki nabo naa kelotu aretu ninche aa ketii taata iltururi kumok enkop ang oosita esiai enkiremore nejokini peejing cooperative nejing saccos naa keltu aisaidia kulo tururi amu tenejing sacos naa ketumi eneisilen iropiyiani ore eneisilen ninche iropiyiani neisaidia nena ropiyiani metaasa naa kedumu nena ropiyiani lelo tururi neibelekeny maisha oltng'anak otiii aborie neilepunyue meetu sii ninche shumata metabaiki ewueji naa keetum impisai naisumie inkira enye onaiinyiang'unyie indaiki enye kila siku.

Ore orkereri osuji peahukuni olaini oimina na nchere kedumunye ame nilo safaricom, olduka le Safaricom ashu empesa namir ilainini le Safaricom niko oltungani le empesa neaku iminie olaini, ore iloitoolduka le Safaricom kifaapiata enkipande, enkipande aoa nintumia aitaunye ilo aini, nifaa piyiolo namba ilo aini ,kakwa amba apa ingira aitumia a tilo aini oimina ore pinchooyo namba nichooyo enkipande nikinchori olikae aini ore pekichorii olikae aini nimingilikwani nambari inonok apa nikingili si aikilikuannamba enkipande ninchoyo nikingilikwani apa pin nilimuapa pin ningira abolie ilo aini ashu namba esiri apa ningira abolie ilo aini amu inabaa ake onana namba naigil ashuku eleaini aa ore etii kuna nigil alo abol empesa, ore ibloto enpesa elde likae aini nintumia enkolong einoto pibol naa inaempesa neaku nona tokitin ifaa piya olduka le Safaricom nilak sii mia pekinchori enkae kad.